Rĩrĩa arĩmi marakorwo magĩetha mbeca cia ũrĩmi, nĩmacemanagĩa kana makagerera moritũ maingĩ kamũira mone mbeca icio. Ũmwe wa moritũ macio nĩ wagĩ, mũrĩmĩ no akorwo akĩenda gũkorwo akihanda mbegũ cia goro ta rĩũ cia gĩtũngũrũ, no tondũ mbegũ icio nĩ irĩ goro mũno, mũrĩmi agakorwo atĩ ndarona mbeca cĩa kũgũra mbegũ icio, na kuogwo kũgerera thĩna, kana ihinda rĩritũ mũno, rĩrĩa akorwo atĩ ndarona mbeca icio. Oho rĩrĩa mũrĩmi atũika nĩa athiĩ atĩ nĩ kũoya ngombo ya kũetha mbeca cia, nĩgetha ahote kũhota kũrĩma, nĩakoragwo akĩimwo ngombo icio, tondũ rĩngĩ ndakoragwo na mbeca iria akoragwo akĩrĩhwo nacio kĩmweri na ũcio no ũritũ arĩmi macemanagĩa nagũo. Ũritũ ũrĩa ũngĩ ingũaga arĩmi macemanagĩa naguo, nĩ thĩna wa nĩ makoragwo na tũmabata tũingĩ o magĩetha mbeca cia ũrĩmi, na rĩngĩ nĩ ũkora arĩmi nĩ mararĩha ta rĩũ bithi, rĩũ ũgakora mbeca cia gũkorwo makĩ upgrade ũrĩmi wao ta wa ngombe, nĩ ciaga na ũgwo kũmahĩnyĩrĩria mũno.

Rĩrĩa arĩmĩ makorwo makĩigĩra irio kana mahĩũ mũbango wa ũgitĩri nĩ makoragwo atĩ nĩ maramenya atĩ ona rĩrĩa maũgwatĩ moka mahĩũ mao kana irio nĩigũkorwo cie gĩtĩre, na magũkorwo makĩrĩha makĩrĩhwo nĩ kambũni cia ũgĩtari ũcio makoragwo mahetwo nĩcio. No arĩmi aingĩ nĩ makoragwo atĩ matirahota kũoya kana kũigĩra irio kana mahĩũ mũbango inĩ ũcio nĩ ũndũ wa itũmi ndĩganũ ndĩganũ, ta wagĩ wa mbeca wa kũrĩhĩra insuarance ĩyo kana wĩigĩthĩa ũcio na kwogwo arĩmi aingĩ magakorwo atĩ tĩ aingĩ makoragwo makĩigĩra ĩrĩo insuarance ĩno no ũna kũrĩ o ũgũo, ũ nĩ ũndũ ũteuĩthĩa mũno tondũ rĩrĩa rĩngĩ ngombe yakorwo ĩkĩiyĩo kana mahiũ mothe kana ngombe yakorwo ĩkĩrũara na ĩgakũa, arĩmĩ nĩ makoragwo makĩrĩhwo na kwogwo kũmateithĩrĩrĩa gũthie na mbere na ũrĩmi. Oho rĩrĩa rĩngĩ irio ciao cingĩkorwo cikĩhĩa mũgũnda makorwo magĩthĩe hathara nene nĩ makoragwo makĩrĩhwo nĩ kambũni na ũgwo kũmateĩthĩrĩrĩa atĩ matĩkoragwo magĩthie hathara no ũndũ wa kũigĩra irio ciao mũbango inĩ ũcio wao.

Tekinoronjĩ ĩnyitaga itemi ũ atĩ, rĩrĩa arĩmi mathĩĩ kũoya kana gũthiĩ kwa insuarance, nĩgetha megĩtĩre kũmana na maũgwati ma ũrĩmi, nĩkoragwo ĩkĩiga rekondĩ njega gũkĩra ũrĩa kũgĩraigĩkĩre haũ kambere kamũira tekinoronjĩ yũke, tondũ rĩũ kwĩna ũhoro wĩgiĩ kompiuta ũũ atĩ, ona arĩmi mathiĩ kũĩgĩthĩa kana kũoya ũgĩtĩri wa ũrĩmi, mbeca cia itĩkoragwo ikĩigwo na moko kana kũandĩkwo na moko, no ĩndĩ nĩ cikoragwo cikĩigĩthĩo kompiuta-inĩ na kompiuta no hĩnya ĩkorwo ĩkĩriganĩrwo naihenya kana information gũkorwo ĩgĩtharĩka na kuogwo tekinoronjĩ igakorwo ĩrateithĩrĩrĩa mũno. Oho, oho, rĩrĩa mũrĩmi akorwo agĩcemanĩa na maũgwatĩ marĩa akoragwo aigĩthĩtĩe mbeca nĩ ũndũ wamo, tekinoronjĩ no yo ĩhiũhaga kana mũrĩmi akoragwo akĩhũra thimũ ĩrĩa no njĩra ĩmwe ya tekinoronjĩ, nĩgetha ateĩthĩrĩrĩo kũũmana na maũgwatĩ macio, na kuogwo agakorwo agĩteĩhĩka mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, tondũ nĩ ũndũ mwega mũno.

Kambuni nini cia ũteithio wa kĩmbeca cihutagia ũheanĩ wa mbeca cia ũrĩmi bũrũri inĩ ũ atĩ, rĩrĩa arĩmi marabatarania mbeca kana ngombo cia ũrĩmi nĩmathĩaga harĩ kambũnĩ icio na cigakorwo cikĩmateithĩa kwĩgwatĩra ngombo icio na njĩra ya naihenya, na koguo gũteithĩrĩria arĩmi gũthiĩ na mbere na mĩhango yao ya ũrĩmi, oho kambũnĩ ici nĩ ikoragwo atĩ nĩirahe arĩmi kana nairanyĩta itemi hamwe na thirikari gũkorwo atĩ nĩciateithĩrĩria arĩmĩ na macinĩ cia gũkorwo makĩrĩma wega, na njĩra rĩngĩ ya kũmakomborĩthia, tondũ rĩrĩa kambũnĩ ici ciakorwo cigĩkomborĩthia arĩmi, ndũngĩringithania na ũrĩa arĩmi mangĩkorwo makĩgũra macini ici ta rĩũ matinga, tondũ nĩ matinga nĩ marĩ goro mũno. Oho kambũnĩ ici nĩ ikoragwo ĩgĩkoragwo atĩ nĩirahe arĩmi kahĩnda kaiganu ga gũkorwo magĩcokia mbeca ici, kwa mũhiano mangĩkorwo nĩ makombĩthia arĩmi mbeca magũre mbegũ, kambuni ici nĩcietagĩrĩra ngĩnya rĩrĩa mũrĩmi agakorwo akĩgetha mbegũ, nĩgetha one mbeca cia kũmũteithia gũcokĩa mbeca irĩa rĩngĩ arakorwo arakombete.